Maũndũ ma kũngenia haha nĩ maingĩ, na nĩ atĩ kũndũ gũkũ nĩ handũ kĩwanja-inĩ na nginya kwĩna andũ. Na haha hena mũndũ ũmwe arũgamĩte mbere ya cuma. Na ũrĩa ekĩrĩte nĩkĩo kĩrangenia, tondũ ekĩrĩte nguo nyingĩ na nĩcimũhumbĩkĩte kira kũndũ moko nginya mũtwe. Tondũ mũbira no wũikio na speed ya igũrũ, na no ũmũkore kana no ũmũgũthe part o yothe ya mwĩrĩ, no tondũ nĩekĩrĩte nguo ici nĩcikũmũteithĩrĩria ndakone mũtino mũru.

No nginya ũkorwo na ũmenyo na indo ngũrani irabatarĩka nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ. Na wambere no nginya ũkorwo na mũgũnda na nĩ ũrĩmĩtwo. Na kũrĩmwo gũkũ nowe wĩandĩkĩre andũ kana ona no ũhũthĩre ona macini. Ũgoka ũkahũthĩra icembe kana ona banga ũgatema marima maku. Nyingĩ ũgekĩra thumu o kanini kanini o irima-inĩ na irima rĩu ũgekĩra mbegũ ciaku. Ũkamĩhe ihinda mbegũ icio ikũre na ũguo irenderea gũkũra ũgaciheaga maaĩ. Na wĩra ũyũ wothe wĩkagwo wĩkĩrĩte nguo ciaku cia wĩra na ona nginya gumboots.